Biro e pacha gomo mamuol ma jopiny timo ka gikwedo go okang moro ma sirikal seche moko okawo. To gin ka gineno to gineno ka ok dhi konyogi, kendo dhi kelo negi lal. Omiyo oganda go wuok oko kendo gikwedo ayanga kagichokore ji mathoth okenge go.

Loso puodho kendo ipure, kendo ineno ni odumbi kod gik ma moko nitiere makare, ka pi dwaro miolo to ineno ni pi nitie machiegni. Ka isepuro to ikunyo bugni, kendo ikawo apoyo ma oseti, mapod tindo. Kendo ipidho e bugni go. Ka isepidho gi, to ibiro olo negi pi, gibiro dongo, kendo giol bi gichieg.

Weche manigi nengo kae gin kaka weche mag somo, dongruok mag weche mag ohelni, dongruok e weche mag gedo, piny owacho, dongruok mag yudhe kod joma mine. Kendo e dongruok eyore mag yudo pi. Kendo gi gik meke alwora. Kendo bende nitiere dongruok mag weche mag digital, digital.

Biro e pacha kethruok mar cham, kendo seche ma oduma dongo to kudni ni donjo ei chuny oduma, kendo chamo makethi, ma thir oduma. Kendo, oduma ok nyal dongo, kendo ok nyal chiek maber kaka owinjore.

Nitiere ngero moro ma iwacho e alworawa ni awendo kiwe yiere. Mano anyalo wacho ni en achiel kuom gik ma itimo godo gini. Awendo bende en lee kata winyo moro majaber, maka en e dala to dala nenore majaber omiyo ochalo maua e dala. Kendo awendo bende ringe mit to bende chwe, ichame, kendo omit aduwa.

Cocoa itiyogodo e loso math, kendo, bende inyalo tiyo kode e loso modhi moko ma iwiro kendo konyo pien del .Kendo bende onyalo bedo kaka yath ma konyo e weche mag golo gik ma olil e remo.

Ma nyiso kar pidho rech man ei nam, kata iluongo ni fish cages gi dho ngere. Magi kuonde ma olosi kendo opidhie rech kendo iketonegi chiemo kendo olornegi kanyo.